Ore enaiko endaa naingua nkwapi eboo ashu enkiremore enaa ebatii enkopang idol ajo ketii bei shumata oleng negira aitogoliki laramatak lonkwapi aang esiai oleng tenino aingur ore ndakin naingua nkwapi eboo na kegol oleng me pooki tungani obaki nelo olduka ninyangu ashu nikingorie ndakin nikitii muruan aang na kegira ltunganak airemisho pemigil atum inagolikino ondakin nitelelek si migil ltunganak apuo ldukai anaa eniremishoreki nitelelek esiai ore su tenkooitoi esiai ninoto ltunganak kumok siatin enkiremore inakiremore aang na kegira ltunganak aitumia anaa siatin enye pingurie irmareita lenye nikidol ajo esiai nagira ailepu tonkwapi aang nataa maendeleo kesidai enasia enkiremore temurua aang amu ilepua

Ore eninko tenisum oltungani enasia na ingasa aliki oltungani faida enasia niliki si asara amu nakata indim atayiolo entoki sidai natum tinatoki niyiolou ajo kanyio kanyio entoroni naata na inakata indim atayiolo enoshi kata ingira oltungani alo aisum metayiolo inatoki ore enasia nakesidai oleng amu ataa kitumia ltunganak anaa biashara entoki naingorunye entoki naibungie irmareita lenye na idol ajo kesidai enasia enkiremore anaa enikidolita siyiok ore enaunoto ondakin na kesidai amu kegirai aitumia nkariak nikidol ajo egirai aitumia ntokitin esidai ore eninko peisum oltungani metayiolo ena na ingasa aisum oltungani metayiolo ena kunatokitin eneba ewoi nirem ntokitin naifaa peeta pailotu aliki oltungani eeta pooki toki enoshikata aisum kesidai enasia oleng amu kisho ltunganak siatin na ore etayiolo ltunganak enasia nikidol ajo kegira ailepunye irmareita lenye

Ore pilepa bei orpaek tolari otulusoyie na mekumok apa ltunganak otuunishote anaa enaishorua apa enkata enchan irkuti tunganak apa otuunishore na ina pilepa bei ore na peaku ntokitin kutik nilpie ltunganak ilepa apa tinakata amu inyala apa enchan amu kiata apa enchan ntokitin oleng isulaki irpaek isulaki irpaek opwny ore irpaek oinepua enchan tolchambai nishoo emoyian nitu apa erumokini aitibu enaapa ashu irkuti tunganak oinotito entoki natekesutua tolchamba lenye na pidol ajo ilepea apa bei tinakata kake etisidana amu kidolta ajo atuunishore ltunganak oleng ituekesisho nikidol ajo esiai sidai oleng nagira ailepunye nkwapi aang isulaki maendeleo

Ore eninko pisum oltungani enasia na kesidai amu esiai na kidim oltungani ailewa tesiokinoto oleng ashu esiai na tenedol oltungani na kidim neyiolou tesiokinoto na esiai esidai oleng amu kegira ltunganak aitumia lchambau leye tesidai onkariak naata petumoki atuun nona dakin enye ore enasia nilepunye ltunganak ormareita kumok oleng isulaki tesiai enkiremore amu mekute eeta pepuo ltunganak ainyangu entoki naijo irpaek, impoosho pooki toki akeyie nayieri ata keun ake oltungani nekesisho tolchamba lenye netum entoki nayieu anaa enaisha ore pinko oltungani peyiolou ena na irik olchamba tanaa niliki olchamba oidim airemo anaa enkidimata enye teneeta ore peyiolou naa keaku esiaia sidai oleng amu ketumoki ataasaki keon esiai.

Ore ntoki na ore entoki nadol tenadamu ena naa esiaai ekiremore esiaai enkiremore adol tenadol ena amuu entoki sidai oleng, naa entoki naataa enetipat toonkwapi ang etaa ninye egira iltung'ana aaitumia enaa biashara. Keisidai ena siaai oleng, amuu enotito ltung'anak isiaitin eimu ena kiremore netaa sii niteleliaa iltung'ana garama nemeekure epuo aainyang'isho too ldukai etaakiremisho ake neisudoo ena duo daa enye, nenya ampaka neigil alo airemisho enkae kata. Ee ore enasiaai naa keisidai amuu eibung'a irmareita kumok oleng enaa ena kiremore nikidol ajo kegira ailepunyie emurua, emurua niki enaa emurua niking'waa. Ee ore emurua niking'waa netisidana naa oleng amuu kegira aaitumia nkariak esidai, negirai aaitumia irkulie tung'anak, enaa esiaai enkiremore, ishoritae isiaitin tinewueji, nikidol aajo esiaai sidai nee enetipat oleng. Ilepunye sii maendeleo too nkwapi ang, neteenetipat oleng.

Ore embae naitiship tenasia na kanyor oleng teneremisho ltunganak amu migil ltunganak aaku meeta siatin metaa lopuopuo neas ntokitin torok anaa empurore naa kaitiship enasia amu migil ltunganak atum ndamunot torok naidim nepuo aas ana nemeetabsiaitin nepuo aas ntokitin nimishaa ore enasia ore ejo oltungani aas pelo aidip netanaure nimigil oltungani alo aas esiai nimifaa anaa pelo aidip enasiai enkata naidipa ore pejo oltungani alo aidip enasia enaa oloosita duo na kidim ake eloito aengianga ningil adamu ntokitin torok na kesidai si enasia amu kisho ltunganak siatin yiolo ltunganak enkiremore nataa enetipat toltunganak amu kibungie irmareita lenye na etaa si maendeleo teninche nikidol ajo kesidae ena

Ore enikoni tenetumi ena bae, naa kifaa nengari aisum iltunganak esiai enkire, ore, metaa keeta ina ngeno naidim aatas ena siai ,neidim atasaki ate siaitin. Keisidai ena siai ashu keisidai ena bae amu esiai etipat ena enaiadim iltunganak atasaki ate asiai ashu eiger iltunganak ,neitumiya nkwapi enye ,ena yiok irmaasai kiata ilchampai, nikintumiya ilchampai lang enaa ena kiremore amu esiai sidai oleng. Keisidai ena bae amu indim ataasa ena biashara, nindim niunisho nilo amir entoki nitekeswa tenaa kermatunda, tenaa kerpaek ashu mpoosho, naa indim nikesu ore tenebaya enkata nilo sokoni, nintum entoki ninyangakinyie nkera ashu ormarei lino entoki pooki nayieu naa esiai ashu embae etipat oleng. Keisidai ena siai amu etaa ninye ore iltunganak neponu eisum, neponu adol eisi niyasita neidim nikinchori esiai eimu enaduo siai niyasita aakiti.

Ore ntokitin nadolita tenewueji kangasa aaku kadolita olchanu sapuk tene na olchanu lormaembe olchani sidai ele amu ekitumie maua anaa lolomaembe na endaa sidai oleng toltunganak nikidol ajo kesidai ena ore eleshani nakegira aitumia ltunganak ana oloip amu adolta enkikombe nitodolu ajo olchani otonieki ltunganak na kesidai oleng amu keeta oloip etumieki ai enaduo ltunganak ilo matunda adolita si nkiek nauno adolita si ajo etiu nkujit na nkujit naanyori najobkesidai enkop tenewueji ashu ketashakia amu ketashakia nadolita ajo ketii irkiek enewueji atii nkumoi na kesidai irkiek oleng amu kibelekeny enkijape metaa keeta ewoi enkijape sidai oleng kesidai irkiek oleng amu kitumiai anaa loipi tenkata nairowua oleng nakesidai enasiai orkiek.

Ore entoki nadamu tanadol enasia na kadamu ajo esiai sidai oleng nadol ajo ltunganak tenkoitoi sidai na enkoitoi naishaa naitirikinore na enetipat enasiai ore enaranyare kuna kuayai na neyiolou maana napuoyieki kanisa na kesidai tenepuoi kanisa amu keyiolou ltunganak nkoitoi naishaa nilo ayiolou ntokitin torok naishaa ore entoki nadamu tanadol ena siai na kadamu esidano ekanisa naa ena umoja naata wenkishopoto naishop ltunganak nkilani nanyanyuk nakitadolu ajo keeta ltunganak umoja eimu enasia kesidai enasia amu kisho oltungani metaa meeta ndamunot torok nikirikino migil aata oltungani entoki naijo stress enchipae eyau ena na kisho oltungani metaa keeta eseriani tewoi natii

Ore entoki nagira aasa tene ba kidol ltunganak otoni tene na ishopote tonkilani nabo nengasa aitodolu ajo keeta ltunganak enyorata anaa enkishopo naishopote ee enkishopo nanyanyuk pookin ore enedukuya na kajo ore entoki nagira aasa tenewueji na olningo egira aishooyo ltunganak enaa enashomoita pookin anaa tonkilani nanyanyuk pookinanagasa adol entoki nagira aendelea tenewueji kesidai enabae amu ore eimu orningo enyorata naitodoku tenapisha na kitadolu eretoto sapuk oleng anaa enegira enkata enyamali ore enabae na enitodolu enapisha nabo na kesidai oleng amu kidil neret irkulikae tunganak nepuo anya lomon tinewueji neretu eimu obo ashu likae tiatua ninche.

Wore entoki nakira aasa tene wueji, naa iltunganak lositima kidol ekira aitobirr esiai, naa kaisidai ena siai oleng' enaa tooltunganak oisumia, amu esiai naa keyieu naa naa ielewa oltungani esidai. Wore ena siai enaa enaitodolu tena pisha, nikidol iltunganak ekira aitobirr iwuyai, elelek etii inaatudungote, ashu elelek etii inainyialate. Wore enaa enaitodolu ena pisha, nikidol ekira naa iltunganak aasisho. Esiai sidai oleng' ena nilepunyie isiatin oonkuapi ang', wore enaa biashara, neimu kulie siaitin, nikidol ajo ilepunyie ena siai ositima oleng'. Kesidai enasiai enaa enaasita kulo tunganak, amu esiai naa elakisho esidai, naa esiai nayieu engeno sapuk, piindim oltungani ataasa, nidumu irkulie ashu injo irkulie metaa ketii ewoji nemetii ormisil ashu ewoji natii eseriani. Naa entoki sidai oleng'. Ilepunyie sii ena siai, maisha okulie tunganak, eimu maendeleo enkae siai akeyie pookin , naipirta esiai ositima.

Ore entoki nalotu ndamunot aainei tenedol ena naa esiaai oo nkompiutani. Naa ore ena siaai naa esiaai sidai oleng, ee ilepunye ena siaai esiaai ee oombiasharani enaa kitumiya iltung'ana nepik isaaitin enye atua Nena mashinini nedoli tepooki wueji esiaai ino iltung'ana eimu enewueji nitipika. Ee ore ena siaai naa kisidai oleng amuu esiaai nayieu eng'eno naa keyieu nisomea aitumiya nena tokitin enaa kuna kompyutani naitodolu ena pisha naa entoki sidai oleng enaa enaitodolu. kegirai aaitumiya enaa esiaai enkisuma, ore iltung'ana oigira aisuma, naa kegira aaitumia kunatokitin enaa computer aisumare, naa kegira ailepunyie esiaai enkisuma, enkisuma oo ltung'anak naa entoki sidai. Ore kuna nkoputani naa eishoo iltung'ana isiaitin enaa ore irmalimuni ooisumisho naa ketum isiaitin eimu ena e computer nikidol ajo kegira ashet irkulikae tung'ana nilepunye sii ninche.

Ore entoki nagira aasa tendewueji, naa eng'ass ninye aaku ore empisha egira aitodolu inyanya negira aitodolu iltung'ana naa kitodolu ajo esiaai oo rnyanya etii kulo tung'ana, naa esiaai sidai oleng ore ena siaai oornyanya te siaai e biaashara netaa esiaai sidai oleng amuu esiaai naa lasima piinyiang'u iltung'ana entoki naa lasima piinyiang'u iltung'ana, meets enkata nemegirae aainyang'u irnyanya neitodolu enapisha ajo keisidai ena siaai.ee ore inyanya oomiritae tenewueji, neitodolu aajo kisidan oleng naa keitobirr biaashara oltung'ani anaa entoki sidai nimirita. kitodolu sii iltung'ana tenewueji okuni egira aas ena siaai naa nikidol ajo esiaai sidai. ore tene naa esiaai enkiremore, ena aa kegirae aairemisho negirae aaun kuna tokitin negirae naa aatun nepuonu ltung'anak aatumoki isaaitin ookulo nyanya nikidol ajo kegira iltung'ana aadupore ena siaai oornyanya

Ore maana ena kipirta toonkiasin ekila enkolong naa keisidai amuu ore entoki neitodolu enapishaa naa keitodolu irmatunda kidolita irmaisurin, oltamelon ormashungwa naa intokitin sidan oleng temaisha oltungani. Ore kuna tokitin naa keisho oltungani afya sidai amu mikindim aishoo mikimbunga imoyiaritin tesiokinoto nikidol ajo keishoru metaa keeta oltungani afya sidai, eee nimingil siiamuoyu asioki. Ore ena kipirta naa keisidai oleng amu kengas ninye aisho iltunganak biashara netumoki iltunganak tenaduo biashara enye, netumoki neibung irmareta tenaduo biashara eee egira siiaret ilkulie tunganak aa lelo tunganak oomiraki oninye makeon. Ore ena siai ashuu ena kipirta naa keisidai tenias kila enkolong anaa teninya lelo maisurin, lelo watermelon ashuu lelomashungwa naa keisidai tenias kila enkolong amu kengass aakukeitobisr osesen lino nikincho afya sidai nimikindim imoyiaritin aibung

Ore etoki nalotu indamunot ainei tenadol ena naa, esiai eh ekutuk ang nalotu indamunot ainei. Ah eranyare ormaasae ashu, orkereti lormaasae naa esiai sidai oleng. Ore enidol ena naa kegira kulo tunganak arany isikoliotin lekutuk enye ah poki kutuk nara neitodolu ajo kegira iltunganak aibung orkereti lenye naa etoki sidai oleng. Ore ena iyiok irmasaae eimu orkereti lang nikidol ajo eton ake egira ailepu naa etoki sidai amu kegira kisho iltunganak metaa keeta ekanyit nisho iltunganak meeanyita irkutiti, eanyit irkutiti irbotoroo neanyit lelo botoroo irkutiti. Nikidol ajo kegira ina aishoru metaa keaatae enkanyit naa, etoki sidai oleng enaa orkereti lang lormaasae. Ore si ekae naimu ena, naa kegira iltunganak aranyisho lapa siokoliotin lenye lormaasae eitu si epali neno siokoliotin eton ake kegirae ailepunyie netaa ninche egira irmasaae sinche aitaa engudi enye ah ninye eranya too nkatitin osiruai oo poki kata.

Ore enikoni teneitobiri ena siai, na kengas aaku ingas oltungani aikikisha ajo iyata olchamba sidai, niakikisha ajo iyata enkare, niakikisha ajo kesidai ewueji nijo pee iyasie ena siai, ah ijo pee iremisho pee iun irnyanya arashu lelo matunda pookin nengas aaku etoki edukuya ina. Ore etaa iyata oltungani nena tokitin naa igil oltungani niakikisha ajo iyata poki toki nikitosha niata enkop sidai nidim niremishore ore asisul niata iltunganak linonok le siai, niata hakika ajo keidim nikiasaki esiai te sidai nitum etoki naifaa nitum . Eh kisidai ena esiai amu, biashara sidai nitum oltungani etoki pooki niyieu eimu ena siai eh naa, keyau maendeleo sidai. Ore si eimu ena naa, ketum ore iltunganak lootum isiatin ah ninche iyasishore mikiremokini lelo shambai nikiunoki endaa ashuu iremoko iyie kewon nikidol ajo ketum sininche isiaitin sidan ashu ah malipo sidai naidim nibungie aate niongorie aate ormareita lenye.

Ore entoki nalotu ndamunot ainei tanadol ena na kengas aaku kadolta nkera are naata simui nagira aitumia na entoki etaa esimu entoki sidai nikobaitunia kidik aitumia nisumare nona simui neyiolou pooki toki nagira anedelea nikidol ajo kegira aitengen oleng eimu enkisuma enye opooki toki sininche ore enasia netaa enetipat oleng eimu irmalimulini lang amu kegira aitelelia esiai tenedol enkerai aitumua inasimubnisumare niteleliaki ormalimui esiai aa keleleku nivil engerai ayiolou entoki naisumaki akidimi nisumi nelo adol tenaduo simu na kidim nisho metaa kigil aelewa saidi ana enifundisha ormalimui etisidana esiai ekuna simui akkriwarie ormalimui tonaduo simui enaduo siai eimu ake inasimu nesidai

Ah ore etoki nagira aasa tene wuei naa, esiai ena kengas ninye kwanza ena pisha nitodolu iltunganak okuni naa ore enagira ena aitodolu naa esiai ekishopo. Eh ore esiai ekishopo enaa naifaa enaa enaishia naa enetipat naa kengas aaku etoki etipat oleng. Kegira ena ore etoki naitodolu ena neitodolu aina oo nkilani narip irfundii ashu, venye nayiolo atirip te sidano naa kegira apik isiatin enye simui, ore eidip ataas esiai enye nepik isimui nedol iltunganak, neidim aingoru tonaduo simui nepuo ainyiangu naaduo tokitin aa sidan enaa enatodua naa. Kesidai ena amu, kegira ailepunyie esiai orfundii sininche enaa biashara enche naa kesidai amu, maendeleo netum sininche etoki naingorie atee ormareita lenye netum ataas esiai enye tesidai . Eh ore eingoru iltunganak lenye oinyangu inkilani eimu kuna simui ashu ah online netum sininche aibalie biashara enye tesidai.

Enetipat ena bae tenkop ang amu, kengas aaku ore ena siai o mashinini naa kekumok inkera naigira aisomea ina siai naa ketum. Ore eimu ena bae naa ketum isiatin niongorie sininche ate ningil sininche aingorie intoyiou enye eimu ena siai. Kisidai ena siai o kuna mashinini naaji printers amu, ore eniyata oltungani inkardasini inonok naidim nilo aitobir metaa iyata inkumok aa Ilo apeju nipeju metaa iyata inkumok nisudoo paa tenelo ninye neimin ekardasi nabo naa, iyata ake ikulie isudoiyie naa tesidano. Eh kesidai ena siai ah tenkop nikingua iyiok amu enkop ormaasae amu itelelekia iltunganak isiatin mekure eh isho iltunganak metaa teneidim irkadasini aimin nilai pidipi etoki nai nigil aas. Ah itelelelia naa etaa idim atapeju neaku iyata oltungani ikumok paa tenelo ake niimin nabo niyata naa inkulie. Itelelelia si iltunganak isiatin amu, enotito iltunganak isiatin eimu ena siai negira aingorie ate ormareita lenye.

Ore entoki nadamu tenadol enasiai naa kadamu esiai esukul naa entoki sidai naa entoki emaana tepoki tungani . Ore entoki nadol tene naa kadol esiai onkera esukul iteleleiaki esiai enye . Kesidai ena amu ore enaa enadol enkerai esiai naisumaki neigil aisumaki kewon naa kegol nai pelo arikino ninye naa kesidai amu kegira aitengen inkera . Ore enasiai naa iteleleyia sininye esiai ormwalimuni naa kelo ake nepikaki inaduo mashinini enye anaa kuna naa entoki sidai.

Wore enaiko tenalimu ena, naa kangas ninye ajo entoki nakira ena pisha aitodolu. Itodolu oltungani loltuktuk, nenapa oltungani, naa kengas ninye aaku kibarua ena tooltunganak looltukutuki, naa kaisidai ena. Wore paa enetipat ena, naa enetipat oleng' amu wore eimu kulo tuktuki, naa kekira irkulie tunganak aadupore, netumoki aingura ilmareita lenye, niisum inaduo kera enya itumia iladuo tuktuki. Ningorie naai siinche ilmareita lenye. Wore esiai oltukutuki, netaa sidai oleng', aa tenelo pee inyamalu oltungani, peeta ewoji niyieu nikuet tesekunoto, netaa ninche ekirae aitumia, amu ninche itumiyiai enaa esiai nanapieki iltunganak, naa biashara tenkae shoto tenkae shoto enye. Kaisidai ena, amu kekira aibung iltunganak looltukutuki, wore ejing oltungani pee enap peejo ade sininye alo aitasho teipa, netumoki atadua entoki nataasua. Netumoki aingorie olmarei lenye. Nelaaki inaduo kera enyanak sukuul, naa kaisidai oleng'. Enetipat ena siai oleng' toonkuapi ang', amu kekira aitumia aasarunyie intokitin, enaa

Ore ininko tenisum oltungani ena siai naa, ingas ninye aaku ore isumita oltungani ena siai niliki esidano enye niliki entoroni enye, aa ore esidano iliki anaa faida naata ena siai niliki anaa ajo entoki pookin nataa akeninye keidim aishoo entoki sidai ena faida nalo atum sudai anaa tenelo ashetisho, ashu tenelo aas ina siai. Niliki sii ajo keetai sii entoki naji asara aaa atipika nanu ene entoki torono aaah asara. Ore asara naakelo tenelo nishet oltungani nishet tesile nelo nemikingil naaji alak. Ore ingira aisum oltungani kuusu ena telali naa iliki entokisidai aah ore ishetisho neifaa netii enkalo inewueji tenitu etumoki ashomo sukuul. Naa ore ishetisho neifaa pee etii ine nedol entoki pooki niasita, entoki nausika enaduo siai nesuj siininye anaa enaduo ningira aifundisha. Ore indipa aifundisha enaduo siai ningil siinye aisho metaasa siininye piidol tenaa kenotoko tena keitu

Ore entoki nagira aasa tene wueji, keng'as ninye ena pisha nitodolu ilnyanya, ilndisii. netii pooki toki akeyie nalioo tene wueji, nitodolu ajo esiai ebiashara ena. ore esiai ebiashara, naa kesidai ena siai ebiashara amu kegira adumu iltunganak oleng. negira aitodolu maendeleo .ore ena siai negira aibung' iltunganak. ebaduo profit neibung' sii ninche ilkutitik olbotorok teninye .toolmareita loingua. keisidai ena siai amu, enoto iltunganak isiatin aa ore oltungani oiterunye biashara naijo ena, tenemetumoki naaji ataasa, ningoru oltungani lesiai. naa kilepunye sii ninye maisha oldau tungani. nkiraki elaki te musho olapa, anaa emaelewanate sii ninche. naa ekidol ajo esiai sidai. kesisidai ena siai amu ntokitin sidan ena. ore pee sishoreki ilchampai. netumokini aanoto Kuna tokitin naapuonunui aamir. aitumia anaa esiai ebiashara.